Tijni ahero nikech ng'ato kopidho anguro, onyalo dhi uso gi, bang' koseuso gi to, onyalo yudo omenda moro. Koro mano kelo yuto kata inyal tii kodgi kaka yor chiemo, anguro inyal yang'. Koro koyang'e kamano tinyal tigo. Dhano nyalo chamo ring gi. Kokamano to losruok gi be nyalo tiyo e puothe kate e cham mopogore opogore. Koro mano konyo oganda

Picha ni karang'o to aneno kitungu tijni ni kod neng'o nikech kitugu inyal tigo e tedo kata kitungu ngato kopitho onyalo golo gi e puodho, kosegolo gi e puodho to onyalo usogi koro mano yor yuto mamiyo ngano omenda kendo chiemo.

Karango picha ni tanyalo neno jok moko mamon kapono kahawa. Kendo kahawa ni kosepone kama to kambi nyalo biro kawe. Kata ng'ato nyalo biro kaw todhi uso ne kambi. Koro kambi koselose, kambi loso kahawa, obedo koro kahawa minyal tigo ei gige math kaka, chai mawamadho ni. Koro koselose kamano to ochako oduogo ne oganda ma wan, koro watiyo kode. Koro mano konyo wa, omiyowa yuto, kendo omiyowa chiemo

Tijni nikod nengo e alworawa kata oganda wa. Nikech ng'ato kopidho nyanya to, onyalo dhi golo nyanya gi e puodho, kosegolo gi e puodho, onyalo uso gi. Kous gi kamano to onyalo yudo omenda. Kokamano to kok ous gi, inyal tii kode e yore chiemo. Koro okonyo oganda eyore mathoth kabisa

Picha ni karango mos taneno nyanya, nitie nyanya mochiek, nitie nyanya manumu. Nyanya gi chalo gimogol gi e puodho kendo opang gi e krede. Koro chalni gimitero gi e chiro, kata itero ne ng'ato seche moko nokwayo mondo oterne, bang' kosechulo pesa

Chudogi kotim chon, kata otim gi eyore mamalang', to ka ng'ato odhi kate e duka, to onyiew gik mang'eny seche moko no pesa odhi oremne, to onyalo kaw card cha otiyogo eyor chudo nikech card cha dhibedo gi pesa. Koro onyalo tiyo gi card eyor chudo. Kokamano to kane en ng'at moro mokoting'o pesa, tonyalo tiyatiya gi card kamano nikech seche moko nitie ma ng'ato odhi kumoro toting'o pesa tek. Koro ka ting'o pesa tek tidhi gi card to ochudo go

Tijni ahero nikech ipuonjo oganda mopogore opogore eyore mag geng'o tuwo mar ayaki, koro inyalo wuotho kata inyalo tiyo gi lony manyasani e jiwo ji kendo puonjogi gik maricho ma tuwo mar ayaki kelo e ngima dhano to gi gik monego gitim mondo kik tuwoni omedre kendo kik omak ji mang'eny e ogandawa.

Kumoro kaka Kisumu Museum kucho ka ng'ato odhiye, to inyalo yudo puonjruok mathoth nikech inyalo ng'e kaka jomachon nodak kwere wa nodak. Inyalo yudo kaka negitedo, gik mane gitedogo, gik mane gidhigo e bunge ka gidhimanyo chiaye maginyalo chamo. kendo inyalo neno lee mipidho e dala kata lee mag bungu, nitie moko mano negi kendo otwogi. Koro gin kanyo, inyalo nenogi, kati inyalo go picha mondo ing'e kaka gin. Moko binyalo ng'e nyinge gi, moko binyalo ng'e gik magichamo kata kwonde magidake. Koro mano konyowa kendo omiyowa puonjruok

Mae oseduoko chien ahinya yore mag ohala e bombe nikech, ka yamo olil to kata ng'ama nedwa uso kanyo ok nyal uso nikech ng'ato ok nyal uso kumadung' marach. Koro mondo mi kony gini, gik moko machalo kaka sewage, oningo iumo, kendo koumgi kamano tober nikech muya no ok dhi ekor yamo. To gi gik machalo kaka kembni kembe madongodongo maloso kata sukari gini gi. Maloso gik moko machal kamago. Thothgi ineno ga ka gitero iro gi ekor luasi . Irogo dhiketho kor luasi kendo miyo kor luasi bedo marach. Koro mondo mi geng' mago, inya lum gigo kata inyal migi kumoro ma gidonjo go ebwo loo. Ikwayo jopiny be mondo opidh yiende mang'eny nikech yien kopidhi maber to kor luasi bedo maler kendo yiendego yuayo kor luasi go, yuayo harufu marach go. Kendo mano bedo maber kendo loso kor luasi

Nayudo pek kabisa nkech got ne otimo bungu kendo ne onge yo ma ng'ato nyalo luwo katuenyo go godno nyaka malo. No timo bungu kendo gik machalo kaka thuondegi ne ng'eny ewiye kabisa, gik machalo kudho be ne ng'eny koro kudho ne nyalo chuoyi seche moko be thuol nyalo chuoyi to osiptal be bor koro mondo mi law kodi osiptal madhi thiedhi nyalo yudo ka masira moro marach nyalo timore ni. Pi be ne onge to tuenyo got ne tek nikech riyo ne nega to kaka ne anyalo modho pi ne onge. Koro mano nomiyo tienyo got nobedona matek kabisa

Alwora mara en oyugis, ute fuambo gi keyo manikaye mang'eyo, achiel kuomgi iluongo ni Lakeside redio, kendo en mar dholuo. Machielo iluongo ni Gulf redio, Gulf rediono be en mar dholuo

Jatend Islam adek mang'eyo e gweng'wa achiel kuomgi iluongo ni Ahmed Zayan Saad. Machielo iluongo ni Malik Bilhal. Mar dek iluongo ni Danish Esan. Jotelo gi tayo chendro mar kanisa gi mar Islam kendo ka gidhi e kanisa chieg' tich abich, to gin ema gichung' ne chenro mar kanisano, kendo gipuonjo jogegi ka gitayo chendro mar kanisano

Gini thothne ikete e ute ma oywaye sitima, kendo okonyo kabisa e rito gige ot ma gin gige sitima. Sama mach mar sitima obiro mang'eny to onyalo we tiyo. Ong'ado mach, koro mano konyo mondo gige ot kik wang', kata ka mach tin to, inyalo neno nikech en gima nyiso kanyo. Koro ng'ato nyalo somo ni sani mach tin, emomiyo gir stima moro ok tii e ot. Koro okonyo rito gige stima kabisa e ot

Anyalo keto ng'ato obedo piny kendo oneno ka alielo ng'ato. Koro kuom neno ka lielo ng'ato kamano en bonyalo puonjore. Koro bang' ka osewacho ni osepuonjore moromo kabisa anyalo miye ng'at machielo mondo otemre go. Koro ka ayudo kong'eyo koseng'e liedo maber to anyalo ndike etich kato bang' mano anya nyiso ng'ato ni ng'ane ng'ane cha onge liedo. Koro inyal ndike kumoro en bo nyalo chako lielo jii.

Ka karango to, aneno wuoyi moro mapod tin, kendo orwako yunifom manyiso ni en ei skul. Ochalo ng'at ma piuonjo nyithindo moko somo. Kata ochalo ng'ama puonjore somo kata japuonj moro omiye tich moro mar somo mondo ong'e somo nikech en japuonjre mobiro e skul mondo ong'e somo

Magi gin wheelbarow kendo gikonyo ahinya ahinya yore mag gedo . Inyal tii kodgi e ting'o gik moko kaka simiti, kokoto, kwoyo kendo inyal tii kodgi kata e dala ng'ato nyalo keto kata owuoyo kogol e kund dhok kodhi puke puodho kumoro kata inyal tii kodgi kata e ting'o bando , bando moro seche moko ne pek to nok nyal ting'e e wich inyal tinge e wheelbarow kaa kitere kumoro kata smaoro nitere e pong' kidhi rege. Koro mano konyowa e ting'o mzigo kabisa kabisa.

Kwonde nyiepo madongo e taon mar Kisumu gin kaka, United Mall, machielo en Mega City, machielo en Lake Basin Mall, machielo iluongo ni Mega Plaza, machielo biluongo ni Tuffoam, machielo en center mar Tivoli, machielo en centre mar Milimani, machielo en chiro mar Chiga, mogik en Daraja Mbili. Kwonde go gin kwonde madongo kendo, ka ng'ato odhinyiewo gimoro to okonyal koso

Karang'o kaa to aneno ng'at moro ma miyo kendo oa pono kahawa koro omoyogi, bang' kosemoyo gi kamano to onyalo uso ne kambi moroto kambi no nyalo tiyo kodgi e loso kahawa minyalo ti godo e yore mag chiemo.

Nyamburko gi kod apikni gi, oningo oger negi kar gi yorgi ma ichungogie . Kendo mano nyalo kono dhungruok ok bede e chuny boma kanyo nikech, ka oger negi kumoro maber to kanyo ema gidhi gibete kendo, ka ng'ato dwa dhi kaw apiko kata ng'ato nedwadhi kaw gari, to kanyo emodhiye. Koro mano kelo yot, e joma wuotho kadhi kwonde mopogore opogore. Kendo okelo yot e konyo dhungruok e chuny boma

Chiemo ni en onung'a ,koro onung'ani aneno ka magi osechiek koro mochiek machalo kamagi inyalo pon apona to bang'e kisepone to ichame kaka en no e en ok tede en ichame kaka en kamano.